Ne tai agere tuga, akumi ketik kora akomi suswek, tuchu agere tuga che biriren akumi teta ne lel agenge eng yo .komi che tinye boroonik kora eng katiswek, ko tichu tugul ke yokoti, ki yoki eng barabara asikobiyo, tuchu kora ko tuga che maiimi mianwokik, amaime kuutik kou kerbesik, aku kora tuchu ko koron eng ng'alekab banyek, kororon eng ng'alekab chego, akot kora ng'alekab mbar much keboisie ko botis, ko tuga che kororon amu kobotis kora eng ng'alekab mbar. um tuchu kora komi che tindoi kuinoik, ko kuinoik kora ko boisie, ki cham kundo boisiekab keny mwanik kuinoikab tuga. kotoreti korolio um tuchu kora ko kororon eng ng'alekab muiwek si ke boisie eng kampunisiek um.

robta neoo ko ng'eme tukun che chang. Ng'eme tukun che chang eng mbaret, ng'eme tukun che chang eng oratinwek. Robta neoo ko ori robta neoo koori minutik eng mbar, robta neoo koibe ng'ung'unyek eng mbar asikomuchi mbare anan ng'ung'unyek kong'etin ko bitio minutik mbar robta neoo kora ko yoe minutik chemi mbar ko biriritu, yoe minutik kora kong'ering'itun robta neoo kora kobute korik, robta kora neoo koibe tukun che chang eng mbar, robta neoo ko ng'eme kora oinesiek time oinesiek ,chang'aitu ngungunyek eng oinosiek kora asimanyoru tukolie beek ako bore nchirenik kora oino amu ye chang'a ngungunye makusobtos nchirenik eng oinosiek, robta kora

Boisioni kobo biik che iboiboi ge. Mi bichu koboiboige eng oine neoo kou Mombasa, komi koenjoini ichek akobo sobe neng'wa. Bichu ko biik che kikokilge tinye bichu robinik asikobendoti icheket ko enjoyeni sobeng'wa, koboiboi ge kwame kiiy ne kamach borta, bendi ichek kotko bir beek kora eng oino, asikominy ichek sobe ne kararan. Bichu ko minye sobe ne kararan nganda kiliponi robinik che chang koboru kole icheke ko tinye robinik che chang, ye koboiboiti ge akomi chitugul ak chorwenyi, alak komi ak biik che tupcho, alak komi ak moning'otosiek kwa, alak komi ak kwonyikwa, alak komi ak lakokwa koboiboige ko noton ne agere eng yutoyo, ya komi nyanjet neoo komi alage che much ko

Isirek ko tiong'ik anan ko kutik chemeng'ech kot mising cheibu simto en borto anan ko simto aketukul kityo, isirek kokoromen kot mising, isirek kochuchuni chito korotik, isirek komuchi konamda biik mionwokik chechang che mokimuchi kekirinda lakini kikirindoi kokokiter simat koletakee koyobtokee koret akee, isirechu ko koromen kot mising, isirek ko moikochin chito komuny, isirek ko moikochin chito kalyet, ng'obur chito sait aketukul ko kutokutikee amuun isirek kosuse inendet yechuchuni tukuk che chavu en bortanyin, ko notok amunee asii ko mokiyoni koletakee siketere isirek komaletakee en bortab chito, isirek ko kibo keny ak kokonu Um keret neyaa en chito, isirechu kora konomto mionwokik, isirechu kora kokonu asikerorechi chito.

En yuu kemii kot nekichoben amitwokik, nerube notok mii chito nemii yundon okere rotwet kora eng' yoton, mii kora banyek chekakitonaton, ng'uno ko kiit netesetaa eng' yuu komii chichii kobele banyek ak komii kora nemii taban yuun kolee mii biik cheomistos omii banyek kora chemii en kakikartat komii chemi meset kochichi kobele banyechu, mii wayat kora, omii maat kora yundon, chichii kailach chepkulet oinee kora shatit uu aroru kolee inee neimuchi kobel banyek, banyechu kora ko kororon, banyechu ko banyek chemotindo kowoik , lolee maat kora eng' yuu, kora eng' yoon komii wayat ak kotesetai alak kotesetai komii rotilit nekikortoten banyechu, komii leet yoton ko sikikortote banyek, miten kora meset neoo ak komii soburiet neoo nekindo banyechu mii banye alak kora chetomo kinde.

Boisioni kobo kamanut kot miising eng kokwet. Boisioni keyae murenik koek muren. Boisioni keyae komi boisiek che eech. Boisioni komi boisiek che indochin. Boisioni ko makat komi kechiriet ne kiame anan ngomami kechiriet ko artet. Ago tugul kolasima koek mengit ii anan koek kwesto. Boisioni kolasima keeny artet, asigotumndage karotik. Boisioni keyoe muren ago sigonyiganit. Boisioni keyoe tumndo makiyae olemi chepiosa anan ko tibik. Boisioni keyoen tumndo asikinet murenik ak kengat koek kolitit murenet. Boisioni keyoe kemboi ak keyoe bet kora. Boisioni keyae muren kochepchepit. Boisioni kiborchin muren olegiteleltoo. Boisioni koyae kokwet koner ii, koyae kokwet konyor.

Kiit nemilebik eng' yuu ko kikere mama nekoo kirochweteni en sukul ak ko inendet ko kokoet ko chang'a kenyishek, kakomach koba kenyishek lakini inee kotokotesetai kosomoni kiit akee nerube noton ko ng'ete lakwet kilokyin mama chepkulet ak kororechin inee mama kolenchin mama akot inyee koteisomoni, soo ng'ete lokok kororechin kameet, komii kwaan kora eng' yuun moee kotiem koyat kariit ong'ete lokochu kororechin sikikwak, kokere kolee akot sikiik kotokosomondos ii, konotok kot mising nekamil biik chuu eng' yuu amun kere ichek kole akot biik cheechen, konai Kole somanet koboo lokok chemeng'ech, konoton nekakomil kabisaa kobor kolee somanet koboo chii aketukul koming'in anan kowoo kolasima isoman, motile kii, moweche kii ng'alekab somanet somoni akot chito koyosit.

Otindonik chechang akobo koroi, ko atindon neta komwae kole, loboti ako moe mwanik, atindon nerube notok kora kokole kooi ako chabai, kiit ake nakere eng yu anan ko kit neki kekas, ko atindon nii, komwoe kole ooo lakini bo lakok inekee, atindon noni kora koboboi jii aketugul, kit kora nekekere eng yu Koo mining lakini chang rabisiek amuu iyumi lakon chechang akoibu rabisiek, atindiot kora nakikere eng yu komwoe kole mining akobo komonut, kit kora nekikere eng yu ko itabanat, kit ake kora ko kiteche eng olemi sukulit ii anan olekisomonen asikonget, asikoboisien lakok chemengech, ak lakok tugul,

Eng yon kekere mi sambut ii, eny yon komi kora bkaliang, mi leketiet kora, komi kiboet anan ko muito, kora komi sekerek, kora komi leketiet ii, kora komi kwosiek ii, kora komi anok ii, kora komi sekerek ii, komi kora mauwek ii, komi kora nyoet ii nekiileke, nekimoreke, kora komi anok ab eunek ii, mi anok ab kelyek kora, kora komi sambut ab chepyosok mi kororik kora, mi kororiet neoo nebo ngokaik, ak komi kororiet nemining kora nebo taritik, akomi kora leketiet neoo nebo boisiek, akomi silik kora, komi ogala kwosiek chobo kinyira, Ako sonoek.

Ye aker yu abwat iyal bamba, nerube notok kora komi ngalekab mpesa, ibwat ngalekab simet ii, inemu rabinik ii, iyokyi jii rabinik ii, ana ko isom rabinik ab fuliza eng simet kora, nerube notok koboru kole nee ko kambunit neoo nebo ngalalet, ye imoche ingalal anan ye imoche iyal bundle, ye imoche akot ibirji jito nemi emet ab sang, ko kambunit nito neoo nekiboisien amun safaricom ko oo kot mising, safaricom ko konu tukun chechang, imuch kokonin rabinik asilibonoti baadaye imuch kora kokonin simet nekilibonoti eng betut, Yu kora ikere Ile kora liboni tukun jechang, nii ko kambunit ne imucheke, kambunit ne moiimi ngalekab network Ii nii ko kambunit neoo kot mising, kambunit ni neoo, yu kora ikere ile kot nesire bik yoche kocheng.

Ole kiyoito boisioni ko konyumnyum kot mising, makorom amowuy, boisioni koyache iyotchike account negung nebo muswongnotet ab kasari, natok ko e citizen, konotok Kobo jii aketugul nebo emetab Kenya ko kariyat noton, nerube Ileweni ak bikab DCI kojotok je jenge anan kowolun kesit nemakinai eng koret nemanai jii, nerube notok ko iyokte isom asikoisten bijotok eng ngalekab DCI olekijengtoi jito eng koret nemonoe jii, eng koret neungat amuu, kasi notok tuguk keyoe eng koret nemonoe jii asikobit konyor bik jechang eng oret nemonoe jii, ko notok ko kasit ab asikatik ii chekikimut.

Amoe amwa kongoi eng neo nebo kab kirwok nekamuch kokonon kasari asiamuch awol akobo kesitab imbarani, ko akirwokindet ko angen komnyee akonget jito nebo imbaret, ko kii ngotoi kesit nii, ko kibwa ijek akoib nyokomwa kole tinye jemarket akobo imbaret, ko amoche awol kesit, ak amoche amwa ale ongen komnyee akobo kesit nito, imbaranato ko kirawe akoi yundo ko akirwokindet nenywan, ko amoche amwa ale, Jito nebo imbaret ko kisub inee oret ne noto nebo komonut, kisub ole kiyoito kesit aketugul, kitoune inee boiywob kok, konyo kirwokindet, kwo police ako inguni Kimi kab kirwok, ko amoche amwa ale aaa kesit natanon ko kasome taokonech kasarta asitaa.

Kiit ne mileiy biich en yu, ko igere kokelach chito ngoriet neoo ne kooi kosir inendet. Nerube notok kora, komii ne toreti kora koipchi ngoryetkeiy, kosutchi ng'oryetkeiy asimanam ng'uny'unyek, anan asimamurit ineiy koek chafu. Kiit age kora nerube notok, ko indait kole kong'et kwondo kotien en taitab boiyot nyi, anan kong'et boiyot kotien en taitab korucho. Komileiy biich yotok kot mising, yeiro korucho kotieni ak sandana, ko yotok ole konu korariso biik. Nerube notok ko yeiro lakwana kotieni ak kwanet nyii. Kora, yekiro ichek tuwai kotieni eng' taitab sigik kwaak. Komileiy biich kot miising. Nerube notok, ko yeitieni eng' taitab pastayat nyii. um Kouyaa ka notok kityoo, ne keger.

Ye aker boisioni, abwat ngalekab somanet, ye aker boisioni abwat sukul, boisioni ko moroisi eng ji aketugul nee somani, boisioni komache kasarta, boisioni ko makitesyin kii aketugul, boisioni ke somani kityok ak kesirisie, ako maroisi any kora, boisioni koyache iyan Kee yoche irugut Kee, ako yoche ikonyit Kee, yoche kora iwal kobwotutik mamoche ibwoti kii aketugul, boisioni komoche kibwat inekee asikobit inam kii aketugul nee isomoni, ak kii aketugul nee isire, ak kora boisioni komamoche rubet, moche ko kariyomishe ibiye asikobit inam kii aketugul nekainetkee, kit aketugul nee kairoo ak me ka isoman, kora komi ngalekab mungu amun mi bibilia yoo mi kitabut nee tilil, bukuit ne tilil, kora inetike ngalekab mungu ak jeiso kristo.

Kit nekonu isirek eng mbaret ko tumdo, kit netai oleki terterto isirek eng mbar, ko isemberchi minutik kuk ii iyoe minutik kuk kotililekituk korong ii, kit non netaa eng mba, tililindo kotoreti kekirinda isirek eng imbar kit, nerube notok kora, yekakobwa isirek imbar kiterteretono, yu ibiyole kerichot nenoton nebore isirek, ak ityok isut karon ii kotomo kolal asista amun isirek komoche kesut karon amun yelal asista komakotoreti kii kerichek, koibe koristo ak koib asista, kit ake kora oleki terterto isirek Ii ko imuch iboisyen orek ii iseren barak kotoreti kora kotilotili isirek, amun orek kotilotili kora,, kit ake ko imuch itut minutik chekakonam isirek asimatestai koletake, nerube notok ko imuch inget irongyi bek che.

Kipkaa, ole kikirindoi kisirekab minutik ko ane alen ndakiboisien oretab kipkaa. Amu oretab kipkaa ko matinye yaityet age tugul, oretab kipkaa ko mainomto mianwokik chitab kimugul met. Oretab kipkaa ko matinye kerichek ,oretab kipkaa amun ngiboisien oretab pitet ,pitet ko ke boisie kerchek aku kerchechu ko ngobois ngibut ngwek anan ibut ne ko kakibit ko namdoi biik mionwokik.ku mianwokikab kasari ko seriat, ko seriat eng betusiechu ko mungonjewet nekikobar bich che chang ko bunu pitet lakini ngiboisie kipkaa ko mami miondo age tugul ne much keam ngwechoto eng betusiek che chang. Amang'eme kora ng'ung'unyek ngiboisie oretab kipkaa, ye ipit kong'eme ng'ung'unyat

Kit netai asirib isirek eng mbaret ngung, ko kit netai ko iyai tililindo, tililindo ko isember imbaret, tililindo ko item, tililindo ko ibit ii, tililindo kora ko iyay imbarengung kotililit, imuch iboisyen kyanginik ii asituch ngungunyiek chu kora, nerube notok ko iyay minutik kuk eng kolset ne notok nemakat, ikol icheket ko kekochi boroindo ne omeke kosireke mitaisiek che kakimwa ngotko mitaisiek taman eng taman ko yotok ole toreti irib isirek asimayatake kwo minutiet ake eng ake, kit nerube kora ko yetoi konam kochanga koyoche ibit asibar ichet asimatakochanga eng minutik kora, isirechu kora ko kebore mayaik Kwak ye inam kolok ibar mayaik Kwak.

Yu ko roisi kot mising, ye imoche kibandet ab Kenya ko roisi, yu koyoche itinye kartasit anan kit ne iboru sikengung, kit nerube notok koyoche itinye kora ngotko kartasit ab class eight anan ko nebo class taman ak angwan, ko yeitinye jotok ko iwendi cyber ak Kya kinemun kartasit ake ne kato notok nekerke ak notok lakini ma notok me original, ak ityyo iibchi kirwokindet ipko nukun ak kokonin barwet ake kora, ak itya iiib kwo ofisit ne kibire picha ipke birin picha eng yundo ak kekonin kele ikany betusiek jematyan asiweke inyoiib kibandet ngung, ko notok ole tos ketoretito chito asikomuch konyor inee kibandet ii ak koek Kenyan citizen.

Boisioni kobo kamanut kot eng kokwet, boisioni ko kikotoret biik che chang asikosich kinet anan konet kei ijek eng simeng'wang. Boisioni konyunyum tugen che chang. Boisioni ko makulonye chi gari anan kowa mahali kinet. Boisioni ichile kityo simeng'ung iyat Digital Farm iwe yundo asikinetin, inetikei inyeke eng kurkat ole kiribtoi minutik, ole kiribtoi kipsongik, ole kiribtoi mosongik, ko inetegei eng simeng'ung inyegei imi gaa. akot ye imi ole i mii inetigei ole kiribtoi anan ole kiotoi kabotisie, kobo kamanut kot mising boisioni, boisioni kokotoret biik che chang. Boisioni ko toreti chi age tugul akot ne mawo sukul ko toreti simet. Boisioni ko kotoret biik asimaboisie rabinik che chang eng kabatisiet kokotoret.

Koroi korong kit netai kekuren kibandet, koroi koboru kole ngo anum eng kokwet koroi kotoreti bik chechang, yemetinye koroi komesiche boisiet, yemetinye ko maimuch akot imande emet ab sang asisich kasi, koroi kotoreti kabiza oleo, koroi koboo maana, koroi kotoreti ichengchike imbar, ichengchi akot lakok kadit negigisiche, kadit ab siget, anan ko karatasit ab siget, koroi kotoreti kora komwa kole ngo jichon eng kokwet, ngometinye kou yon metinye kii, toreti kora eng ngalekab sukul, toreti kora lakok asikosom rabinik chesomonen eng sukul ii, toreti kora asikobit kekwey kandoik eng kokwet ii, toreti kora asikobit otebii ak bikab kok ii, kibandet ko kit nebo maana ak komonut kot mising, kikotoret chechang.

Yu akere neoo nebo kab kirwok notok ko Martha koome, inendet Kobo kamonut kot mising, inee ko boto mornok somok chebo serikalit ab kenya, inee ko neoo, inee Koo netile kirwoket ake tugul, yemi kou nebo bolotet ko inee me tilu, inee ko tile kii ake tukul ye bit akot chemarget ko inee netilu kesit nato, yu ko indendet netilu akot neoo nebo emet ab Kenya notok ko president, ko indendet netilu kesit nato, yu kora kondojin kesisiek alak tugul, kesit ne kamach kokoromit ko indendet netilu, indendet ne amuan, inendet ne letunen, inendet letyin yekotomit, kolen jitugul ingebe koamuan neoo nebo kap kirwok notok kikekuren supreme ko natok ko Martha koome.

Eng yu kegere benkit nebo Kenya, yu komi ne inemu robinik, mi ne konori robinik, yu komi ne some robinik kora. yu komi chito ne kakisir kazi, yu komi biik che ribse, yu kora komi che tekse, yu kora komi che salisie, yu kora komi rabinik che kioldo, mi che ale rabinik me che wole kora, yu komi che wole rabinik mi cheibu robinik che yosen kowale che kororon. komi robinik kora che kiakoesio emetab Kenya kewole choto asiib che boisie nguni. Yu kora komi biik che tonondachin boisioni mi ng'alekab online, mi cheboisien muswaknatetab kasari, asikobiit konyumnyum boisie, mi kora ng'alekab simet yuto ichile simeng'ung.

Ye aroo yu ko kit netai korong komi ngalekab mungaret, eldoret ko emet anan ko taonit nekiyoen mungaret, kotoni kotesetai mungaret nebo bandek, mungaret ab nganuk ii, kibotisie eng koroni kora, koroni komi mungaret ab karisiek noton ko matatu, mi mungaret ab ngoroik, mi kora kasit me keyoe eng airport, ni ko taonit kora ne toche toek ii, yu komi kora ngalekab somanet, chang sukulisiek, mi sukilisiek ab universities, mi chebo college, akomi kora chebo primary, akomi chebo highschool, koroni kora komi ngalekab labatet, mi rwoiik cherwoe, koroni kora kochang boisionik, mi sibitalit neoo natok ko referral, kinyoise, kinyoe bik ii.

Yu kekere neki rubeywot ab kandoindet ab emoni notok ko William arap ruto, yu Kobo kamonut kot mising chichi, chichi ko indendet nemwotochin jitab ngwony akobo nyailwokik jik, akobo kit aketugul nebune inee, indet nengolokdojin jii ake tugul, inendet netononi inguni ak bik chekibire kura, indendet ne itumdumi serikalit ab Kenya inguni, inendet kora netoreti chemomucheke, inee kora ko toreti kora lakok asiamaimuch kenam ichek eng oranyi akimut olemokingen,, bo kamanut kot mising amun kikotoret kalyet eng emet mokekonye akot siku hizi kereb lakok eng oranon, makimuti lakok amakinai, amun ingen serikalit kole mi chito akenge yu nemwoe imanit.

Yu kegere rupeiywotab kandoindetab emoni noto ko, Kiture Kindiki. Profesaini ko inendet n toreti kandoindet anan ko laitoriatab emoni. Profesaini anan rupeiyotab President ko inendet ne toreti kandoindetnyin eng boisiosiek alak. Rupeiywotndoniep President ko inendet ne indochin kandoinik alak chebo bolotet. Inendet ye mami laitoriatab emoni ko inendet ne namu ngecheret. Ko inendet ne indochin emet ago kora kiyaktati kwo emotinwekab sang, koyokto laitoriatab emoni, notok ko William Arap Rutto. Kora kegere neo nebo sipitali noto ko Ndwale ee kora.

Boisioni Kobo kamonut kot enn kokwet, kikoyai boisioni eng kokwet asikenyor murenik che imuch korib kokwet, boisioni koyae muren kokimit boisioni koyae kobit kalyet eng kokwet, boisioni ko kikoisto chorset am kiakik, amuu kila kokwet kotinye murenik Cheribe kiakik, tinye murenik jemoiywei ngalekab tumdo, boisioni kikoyai korib kiakik amaam tyongikab tumin, kikoribokis kiakik amun mii murenik che imuchi kotuiyo ak tyongikab tumin cheu kimoketok, kou ngetundo, ko kikotoret oleo boisioni amun inete kora murenik ole kiborto ngetundo, ak kimoketok, ak tyongik che imuch Kwam kiakik che kiribe eng Kurgat, boisioni kikotoret kora bik sikobai neko ak kejirek.

Yu kekere ngalek ab somanet, toker nii angen ale Mii ngalek ab somanet yu, yu kokenyone isoman, yu kora komi ngalekab ureriosiek, mi ureriosiek chebo mpiret, mi chebo ruaet, mi kora ureriosiek jekebire basketball, mi kora ngal chechang yu, mi che inetisie, mi cheribsei kora, mi cheyoi kasi anan mi cheswochi anan koteme mauwek, komi kora cheteksei korik eng yu, mi kora ketyeche anan kekole kora ketik, komi kora che iuni, mi jekwee takatakek kora eng yu komi kora chebelse, mi fundiinik chebele, chebele karik, mi kora chebo stimet ii, mi kora che mole, ak komi kora che jutu ak. Komi jetore sukul eng yuton, mi jegrajueteni kora.

Kit netese tai enn yu ko mi murenik che kechere, mi murenik che ketetyin, mi murenik che chebo sukutisiek, mi murenik che chebo makongek, mi murenik che kailach sambut ii, mi chetihye ngotit ii, mi chetinye pchabonik, mi chetinye morut ii, mi chebo seker ii, eng tugul ketyenchin muren, kiyotito muren, asikonget konyokorib emet, mi kora chenobisie, komi chebire sugutit, komi chekute kondit ii mi chebirto pkalyangit, komi chetyendos, komi chetildo, komi chechirireni, komi chemoryongndos, komi cheiloli maat, komi cheimori sukutisiek ako sole ako choroni komi cheimori kelyek.

Bo komonut kot boisioni eng kokwet amun kikoyai bik konyor kelun ak ole nyorunen rabinik, boisioni kotoje toek jebunu tokwek mbali mbali chebwone ichek kokerchike, akobaibaike, ak yeityo kometo rabinik chekikeren, anan ko che kayay ichek asikobit kosich nabas anan kosich keljin kojut ichek yutok asikoro chetyendos, nerube notok kora ko bik chechobe sambut ii, bik bik chechobe kiboret ii, bik che tindoi kororik, ak bik chechobe sekerek, kokonyor keljin kot mising amun yoche ko alda tuguk Choton tugul asikonyor biju, kit ake, ko iboiboi bichu ako kikway kokwet komokomi chorornonet amun jito kotinye boisiet neyoe, boisioni ko kikoyay kokwet koner ak koyet, kikowal kokwet amun toche kokwet bik chechang ko ineteke bik tukun chechang.

Yuu komi kabaibaet ab ke, yuu komi chechomtos ii, yuu komi cheroritos, yuu komi che chomdos ii, yuu kora komi chito nesiche kelchin, chitab koba koroni, kora ko yeit lett konyorchinke rapinik chiik amun logok chutugul kokobwone icheket kokertoti, kobaibai kochekwak, kobaibai borwekwak kora, yuu komi chito nebire picha, inei nebire picha konyoru kora chechiik chebo sobunit, mi kora neoldoti tuguk chegichuchuni, chegiye, ko kora konyoru rapisiek kora chotok, mi kora chitab hotelit . Ko en badae kobendi kwamisie Pichu eng' yundo konyoru kora rapinik mi, kora chitab oino anan ko nyanjet , michitab karit ii, konyoru kora boisiet kora neyoe.

Yu kekiore kandoindet nebo Homabay natok ko Gladys wanga inendet ko kachin neran akenge nebo kurubit ab ureriosiek ne koimuch kobeljike kikombet, eng yon kekere kikombet neoo kikochin neran akenge ne koibel timit nyin, nekoibelis timit nyin, noto ko mbiret, noto ko ureriet nebo keldo, nebo werik ko koibeljike ichek kikombanatak, nguno komi koboiboiche akobo kabelet ngwan kakikojin ichek naton ko kit nekikochin asikobaibai cheke, kakikochin ichek kutwet, kakikochin ichek kikombanatak asikobor kole koikilken Ako koyay kit nebo kamonut nguno komi koboiboichin ichek tugul kabelengwan.

Boisioni kobo komunut kot en kokwet yekirip lakwa ne chepto kobo komunut kot mising. Boisioni koneti lakwet nechepto koistoeng' ng'alek ab emet. Yekinet chepto nemining' komaimuch komanach ana kosich lakwet ko Kaa kotom koyam kitun. Nerube noto kora kotoreti lakwet nechepto asikotestai kosoman asi mutai kowal kokwet. Kora kobo komonut boisioni en kokwet asikekirinda mionwogik cheimuch konyor tibiik yetogomengech. Boisioni kora kotoreti asimachanga logok chemotindo kwanisiek kwak amun tibiik chemeng'ech ko kigochin mootinwek akitya kemeti logok kwak chemeng'ech konyoliso en kokwet. Boisioni kokikotoret koisto nyalilda en kokwet amun yesomonso logok chemengech che tibiik en kokwet ko icheket chenyokowole kaa.

Ye aker nii, kobwotun anan kobwotwon akobo ngalekab bolotet, yu kokobor kole chichi komi eng komasta agenge nebo ngalekab bolotet, chichi komi ak boyot nenoto ne kimach kepchei anan koam makatiat nusu anan kwen eng emet ab Kenya, boyondoni ko inendet ne kikoim, boyondoni ko inendet ne tononchin lakok chemengech, tononchin boisiek, che tononchin neranik, tononchin icheket tugul, ko inee eng sait ake tukul ko kikobeljike inee ngecheret neo amomuchi konyor, ko Yu ko ngalekab bolotet kityok, me kimuch kinetke momi ake ne akere ne imuch kinetke, ngalekab bolotet kityok.

Ye aker yu abwoti mgonjwet noton nebo kutik ab Ebola, yu komi kinete bik akobo ugonjwa nitoni, ugonjwa uni kobarech bik eng saisiek, ugonjwa ini koyoktoike kobun chito akenge akoi ake, akot ye ikat chito, ye ilal, ye itiny, komwowech akobo, bichu konetech ole kiribtoi Kee, asiamaimuch konamech mgonjwet niton nebo ebola, Yu kora komiten boisiet, Yu kora komwawech akobo oleborto bik mgonjwa ini, ye aker nii a arakeni kot mising amun nii ko mgonjwet nee korom mising, mgonjwet nee bore bik, ne motinye kerichek ye kakonyo ko kakonyo, mgonjwa ini ke kirindoen kityok asisich kerichek kirute amotii eng borrow, ugonjwa ini ko korom kit mising.

Ye iker nii komwoe akobo askarik cheej, chemi ichek luget, askarichu ko kaibor kole, imuch komi jii ne koibet sobet ii, imuch komi jii ne imuch ko kokibar amun ngiroo komnyee komi ichek kokonobi kii, konobi kiit nekakirat, Yu koboru kole mi ichek koribe kalyet, Yu koboru kole icheket koyoe kasit ngwang eng koret nenoto Ako maililoni ribe ichek boisiet ngwang, mwowech eng inguni kole, Cham jii kasit ngung, rib jii kasit ngung, menget iyoe boisiet ngung, Ako kii ake tukul ngiyan koyooksen, mwoe kora kole meiywei amennyokoritu amun ye inyokoritu ko moyoyoksei boisiet, komwoe kole ngigilke ak kecham boisiet nyon amun ye iywei komoyoyoksei boisiet.

Yu kekere rwoik aeng eng yu netai kekere rwoindet neo ne notok ko Faith kipyegon, inee ko kikoyalda emet ab Kenya, inee ko kikosut benderet ab Kenya, inee ko kikwo emotinwek chechang kolobotyin emetab Kenya, lapoytin emet nyon, kikonayak Kenya akobo inendet, kikoibwech gold inendet, inendet kikoibwech fedhaishek, kikere kora rwoindet ake noton ko marry moraa, inendet ko kikosut benderet ab Kenya kora, kikoibwech bronze kikoibwech metal, chang tuguk che kikoibwech rwoiik chu aengu chu, Yu ko ichek kotinye kamonut kot mising neo, kikoyay emet ab Kenya konaak kot mising, kikonaak eng emotinuek, kikonaak eng emet komukul, kikoyay Kenya konaak eng emet komukul, kikotoret che moimucheke, kikoyotchi sukulishek lakok alak, kikoyay ne moimuchi.

Mionwogikab kiagik kosiptoigei kongete akenge akoi akenge kosupkei ak nii, netai ko imuch kobun amitwokik che ame tuga, nerube kora ko ingoyoshike, ko imuch koyaktaike kabuset yeishoyonkee, nerube notok ko imuch koyaktaike kongete akenge akoi ake ye imuche korie teta anan kokoi akee koyaktaike kongete Kamet akoi moita, nerube notok kora ko oletyeche anan ko oletyeche teta ake ak ake koyoktoike yoto ko mgonjwet ab siyok ak kelyek, kora koyoktoike ake akoi ake kobun kutik, kobun tyongik chemengech kou kotik ak kalyangik.

Boisioni ole kiyoito eng kokwet ko kikimut lakok sukul, kiketech korik chekisomonen, kiketech korik che toreti lakok mat kobit asista, kiketech korik che toreti kora asimorobonji, kikesir kanetik che inetisie, akomi ole kesire kora eng yundak, boisioni ko makowuy mising eng kokwet, amun kora kii kochanga korik che kinete lakok, mi akot chemenye sukul, ko kikoik rahisi ko, kikinyumnyum boisioni, ma konyolili lakok eng kokwet, kikechopchi kila lakwet ngecheret ak meset me kisomanen, kora kikechob ngalekab lunch kikochin lakok kitabusiek chebo buch, kikochin kalomok kora, ak kesirchi kanetik chechang che ameke konetisiet.

Kit nebo maana kot mising akobo tyongikab tumin ak kabotindet ko yoche konget bik Cheribe tyongikab tumin kongotyi, kongot mbaronik ab tyongikab tumin ii, kit nerube natok kora koyoche koribse ichek, bik Cheribe tyongikab tumin korib tyongichu asi mabws mbaronik ab kabotik, amun ngobwa ichek konyolildos kabotik, ngonyo tyondo neu belyot koyome kii aketugul eng imbar akokochi asenet neoo kabotindet, nerube notok kora ka imuch konget kabotindet kongot mbaret nyin kotesyi lainda ak kotesyi stimet ii asikomuch kowech komonyo imbar, kii ake kora koyoche koribse kobotundet eng mbarentin yenai. kole Mii tyongik che yome minutik kyik, yache korib asikobit amabwa tyongik kokon asenet neoo kyoche korib inee.

Kaborunet netaa eng nyanyek anan ko ndisinik ii, ko ye walak sokek koek mayai koboru kole imuch komnyodos tukuchoto kora, nerube notok ko ye arungak sokek ko baoriani kole mnyondos ndisinik anan nyanyek, kit ake kora nerube notok Koo yenam lokoek koarunyak anan ko yenam lokoek kosich tukuk cheu koik Ii koboru kole tindo mnyondo ndisinik anan ko nyanyek, kit ake nerube notok kora ko yenam kwo ngwony lokoek anan iatet ab lokoek, yetoi koi lokoek chemengech chemako echen ko baoriani kole mnyondos ndisinik anan nyanyek, ko natok kot mising ne iboru myondob ndisinik ak nyayek, kora yetoi ndisinik kowalak, yetoi kom maekitu enn sait ne omeke, koboru kole mnyondos ndisinik anan ko nyanyek amun makat koet ndisiot ak nyayek.